Rĩrĩa ndona ũũ ndĩrona andũ mokĩte gũcera makĩrorera nyamũ cia githaka. Rĩu mbica-inĩ ĩno ndĩrona hena Wambũi mũcore na andũ me mbaruni-inĩ makĩrorera, me mbaruni-inĩ ĩkĩrĩtwo ĩ igũrũ nĩgetha mahote gũthiĩ wega me igũrũ mategũthumbũrana na nyamũ icio cia githaka. Na nyamũ icio ciĩ handũ ciĩ gĩthaka-inĩ gĩacio na nyamu-inĩ, nyamũ icio cirĩ gĩthaka-inĩ kĩroneka nĩ gwĩikarĩte gũtekura tondũ nyeki nĩ nyũmũ na nĩ mahinda ma mũthenya ti ũtukũ tondũ kwĩna ũtheri mũingĩ.